He bata arĩmi gwĩka ũthuthuria wa maciaro ma mĩgũnda yao, na ũrĩa marahũthĩka nĩguo mahote gũthondeka njĩra njega ĩngĩteithia kũgĩe na ũigananu wa maciaro na ũhũthĩro wa irio, hatarĩ kũnyiha kana kwanangĩka. Gũkorwo na ũmenyo ũcio no gũteithie harĩ maũndũ marĩa mangĩhota kũgathĩka na mamateithie gwa kahinda karaya kũringana na kĩoneki kĩao o ihinda o rĩothe. Kwa mũhiano irio irĩa itaikaraga kahinda karaya, mũrĩmi no ahande gĩthimi kĩiganĩru kũringana na ũrĩa kĩrabatarĩkana nĩguo ndakae gũtara hathara. Oho ũhũthĩri wa tekinoronjĩ ya kĩrĩu ta wa kũiga mbembe thutha wa magetha, no ũteithĩrĩrie mbembe gũikara kahinda karaya citegũthũkangio nĩ mbũca ona kana kwanangĩka na njĩra o yothe. Na ikahota kũhũnia arĩa maracibatara gwa kahinda karĩa irabatarĩkana.

Nyanya nĩ itunda rĩa mwanya rĩhũthĩkaga ũharĩria-inĩ wa irio. Niĩ nĩ ndĩrĩhũthagĩra rĩrĩa ngũharĩria irio ngũrani, makĩria ngĩenda tũirio twakwa tũgĩe na mũcamo mwega na rangĩ wa kũgucĩrĩria. Nĩ rĩhũthĩkaga mũno maambũra-inĩ mamwanya, gũthondeka kachumbari na salad, nĩguo kuongerera mũcamo ũngĩ ũkĩringithania na mũtugo.

Wongerereku wa irio cia kũrĩo hau hau ũhanĩkĩte mũno nĩ ũndũ wa ũthii wa nambere rũhonge-inĩ rwa ũthondeki wa irio cia naihenya. Ũũ andũ nĩmahotete kũhonokia mahinda na mbeca, na kũhota kũruta mawĩra maingĩ metegũĩciria kĩrĩa marĩrĩa. Gũkorwo atĩ no ũhũre thimũ na ũreherwo kĩrĩa ũrenda kũrĩa, wĩmũciĩ kana wĩ wĩra-inĩ, nĩũndũ wa kũgũcĩrĩria andũ kũrĩ irio cia hau hau. Ona gũkĩra irio cia kũrugĩrwo mũciĩ, iria cibataraga ũharĩrĩria wa kahinda.

Wĩgana wa mĩcara nĩ ĩcangagĩra mũno harĩ mĩthemba ya kĩrĩa kĩrarĩyo nĩandũ mĩciĩ-inĩ yao, ona ningĩ wagĩrĩru wa irio iria marĩaga ũkaringana na kana hihi mena ũhoti ũcio, andũ mena mĩcara mĩnini no mahinyĩrĩrĩke na makorwo matarĩ na ũhoti wa gũcagũra mũno kĩrĩa mararĩa, maita maingĩ makarĩa ogetha mahũnie nda ciao, no kaingĩ itingĩguna mĩrĩ yao mũno, nake mũndũ wĩna mũcara wĩiganĩire, noahote gwĩbanga na akarora kĩrĩa kĩrarĩo gwake mũciĩ, ona angĩaga ũhoti rĩmwe na rĩmwe, no arĩiga ũhoro ũcio meciria-inĩ, wa kũrora atĩ bamĩrĩ yake nĩ ĩrarĩa irio iria ciagĩrĩire, ningĩ kũrĩ arĩa mamũkagĩra mĩcara yaigũrũ, acio nĩ makoragwo na wĩyathi wa kũrĩa irio ikinyanĩire ikĩro, kũringana na watho wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ, ona makahota gũcenjania kaingĩ mĩthemba ya kĩrĩa mararĩa, koguo mĩcara nĩ ĩhutanagia mũno na mĩthemba, na wagĩrĩru wa irio iria andũ marĩaga, kũringana na ũhoti, wa kĩmbeca, ona mĩcara ĩrĩa mamũkagĩra kaingĩ na kaingĩ.

Tekinoronjĩ nĩteithagia gũkinyĩria andũ ũtungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire wĩra-inĩ wa mbeca bengi-inĩ, na njĩra itiganĩte. Njĩra ĩmwe nĩ atĩ, mĩtambo ya kĩrĩu nĩ ĩteithagia andũ kũhota gũkinyĩra akaunti ciao rĩrĩa mekwenda hatarĩ na mĩhĩnga. Oho nĩ ĩteithagia ũhũri-inĩ wa biacara, andũ ahũri biacara makahota kũhorania mbeca mena ũgacĩru wa ngoro, ona makahota kũhanyũkia maũndũ hatarĩ gũteanga mahinda. Maũndũ maya no mateithagia gũkorwo kwĩna ũtheri, na kwĩhokana gatagatĩ ka bengi na arĩa maramũkĩra motungata mao ngũrani mwena-inĩ wĩgiĩ mbeca. Ona gũkorwo atĩ mũndũ ena ũhoti wa kwaraníĩria na bengi o harĩa arĩ na ahote gũteithĩka ena thĩna ũkoniĩ ũtungata wao.